Eetai mau forest, neetai Mount Kenya, ee neetai aberdares neetai osero le arabusukoke, ee ninje isupuki sapukin ootai te Kenya.